Rĩri rĩĩtagwo itunda rĩa mĩigua, rĩkũraga kũndũ gĩthakainĩ, na andũ maugaga nĩ rĩtuĩkaga nĩ rĩthambagia thakame, na nĩ rĩhonagia mĩrimũ, nĩ rĩnyihagia okorwo ni mũrimu wa kũhaiba thakame, nĩrĩteithagĩrĩria kũnyiha. Itunda rĩrĩ rĩthambagio ũgatinia tũmĩigua tũtũ twĩ gũkũ igũrũ, no ũrĩũnũre na no ũrĩtinanie maita mana, ũcoke ũrĩe. Nĩkũrĩ andũ monũraga akarĩrĩa ũguo atatinangĩtie.